Tolimu enkopisin esirkali nitijing'a det oretot nigira aing'oru.

Kamaa, keeta engiremore eapa dupoto alang ene Kuna olong'i naa kanyio.

Keeta iltung'anak kumok enyamali, inyiototi aakwet tedekenya, kaji eikoni tenereti.

Kakwa barakinot etipikake enebo peyie eret olosho, neisaidia aitayu empurrore oo nkishu, arashu peyie menya ing'uesin enkishu.

kaji pee iasishore enkoitoi e teknoloji pee ilepunye enkisuma ino?

kakua omon oonkuapi sapuki, olkerenket naningó taata naa kainyioo egiraa aaimaki

kakwa kiasin esirkali ituum te account E-citizen?

kaa ministri naata esiai sapuk toltunganak le kenya teleari naa kainyioo?

kaministry naitasheiki eseriani olosho lang', naa ka ijioo kaji ikunaki inasiai

kainyioo nalimu enkoitoi enkiremore, nasujaa olairemoni?

Wore iraa olaretoni tolduka kajii inko eninko pilimu enyamali natumito olainyang'ani, lesimu

Etii emuruna tenkop oljaluo namanya, enkalo olkeju niyiolou ajoo egira okeju ainyal emanyisho enye tenebo ing'uesi nanyikita tendorop enikone pee eitobiri inabae

Tolimu tenguton enkoitoi nasuji, itobiritaii sheria idipaki aibalunyiee pookin toki te bunge

kaabae easita sipitalini kutiti ajuru, injere enoto pookin ng'ae embaare tosupuko

kamaa eniiyiolo ajoo meetaii network temurua inyi, kajii inko tenilikioo

Kaji eiko sipitalini kutitik temurua peyiee esaru im'baa natii batisho

kakwa barakinot itumiyai teunore naitamanari indaikin toolchambai kutitik?

Kaji kitumie nkopisini e SHA tolosho te kenya?

Kaa enduata ino tialo ilarrabali, looltung'anak ong'uesi entim eorro enkinyialata olchambai?

Keyieu enkampuni e telecom neponaa ereteto tooltunganak anaa aponaa inkutukie kumok ,ayau eng'eno tooltunganak kumok otenebo enkiminata etekinoloji .kakwa baa eidimi aataas peyie eponari entumoto too wuejitin pookin?

Ingirara atum enyamali tenchoto e intanet nenkopis inyi, kaji inko tenikio tolangeni..

Tapasali ira olamirani naa kegira olainyangani aomonu peyie inteleleki enkinyanga orfakado

Hesitation, read the question instead of giving an answer

Kaji iko inkera pee edupore enkoitoi oloing'ang'e te enkisuma?

Tadamu siiyie imirta isinkirr, kaji ijoki iltunganak peyie einyangu

Kakwa barakinot ipik arrip ing'uesi naiting'ito ,enaa inkitenjon oonkang'itie tenkop oljaluo?

Kaji egira emurua ino aikunaa esiai ,imbung'ate inkaik osirkali peyie iting'ieki earata oong'uesin osero?

Ketii ilomon oipirrta siasa ootolimuoki lena wiki? tolimu teng`uton inkibelekenyat naatejoki tentumo naibalieki det?

Kakwa ba`aa eibalunyie orkioma le EACC det neibalunyie te mtandao enye? ijo sa keasita lang'eni esiai sidai piiboyo eropare

Kaanyioo dupoto sapuk e enkisuma oloing'ang'e?

Imbung'a orkilikuai oipirrta erupare toolarikok lesirkali ,otolimuoki duoo saa naapishana endama ?

Reading it along.